Ororun en nwogindo olebirtoi beek koit emotinwek chetokosen en mbareng'ung'.

Isiken ono beekab kobiset ( ropta, keringet)?

Tos iyainee sirib kimnotetab rurutik en mbareng'ung'?